Ndarora gabica-inĩ gaka ndĩrona mũmera wa mũhĩa, ũyũ nĩ mũmera ũkoragwo ũkĩhũthĩrwo nĩ andũ o hamwe na mahiũ, mũmera ũyũ ũhũthagĩrwo nĩ andũ, gũthondeka mũtu wa ũcũrũ, ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyuo mũno nĩ andũ o hamwe mũno mũno ciana, o ho irio ici kana mũhĩa ũyũ, nĩ ũkoragwo ũkĩrĩo nĩ ng'ombe, na gũteithĩrĩria gũthondeka iria na njĩra nene, irio ici nĩ irio ikũraga mũno kũndũ kũrĩa kwĩna riũa inene, tondũ nĩ cihotaga gwĩtiria riũa na ng'aragu, tondũ citibataraga mbura nene, na koguo bata kwĩna, kwĩna riũa na tĩri mwega wa gũ favour mũmera ũyũ gũkũra, nĩ ũgũkorwo ũgĩkũra wega, mĩmera ya mũhia kana mũmera ũyũ, nĩ ũkoragwo ũkĩhandwo mũno mũno kauntĩ cia kũu rũgongo rwa bũrũri, iria maita maingĩ itakoragwo na ũingĩ wa mbura, na koguo rĩrĩa makorwo makĩhanda mũhĩa, nĩ ũkoragwo ũkĩmateithia na kũmahe mbeca, tondũ nĩ makoragwo makĩendia mathoko-inĩ kana nduka cia cereal nĩgetha cikorwo ci, ũkorwo ũgĩtambio bũrũri-inĩ wothe gũteithia akenya.

Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩ nguona tũtambi, ici nĩ nyamũ iria cikoragwo cigĩthũkangia mĩmera itũ mũgũnda-inĩ, ta rĩu gabica kambere nĩ ka Benjum. Maya nĩ magunyũ marĩa makoragwo makĩrĩa mboga na kũnyihia maciaro mũgũnda-inĩ. Oho ndarora nĩ nguona mbũcĩ, kana nĩ nguona ũme, ici nĩ cio ciĩtagwo aphids, ici cikoragwo cikĩgũmĩra mũno irio cia ngirini, kana nyeni iria tũrĩaga, na gũcitũratũra marima, na gũtũma maciaro manyihe. Oho mbica ya gatatũ cutworms maya nĩ marigũ maya nĩ magunyũ marĩa magũmagĩra irio ta waru, na gũcitũratũra waru marima, na gũtũma cigĩe na magunyũ, na kũnyihia maciaro. Oho nĩ nguona tomato hornworm ici nĩ ici nĩ magunyũ marĩa magũmagĩra mũno nyanya, oho nĩ matũmaga maciaro mũgũnda-inĩ ma nyanya makorwo makĩnyiha na njĩra nene, oho mbica ya gatano nĩ nguona ndinoho, ndinoho mũno mũno cikoragwo mũgũnda-inĩ, na ona cio no inyihagia maciaro na njĩra nene. Oho nĩ nguona mexican bin bettle ici nĩ nding'oing'o iria cigũmagĩra mboco, na kũnyihia maciaro na njĩra nene.

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ nguona ategi a ategi a ũkĩ me mĩatũ-inĩ. Mbiacara ya njũkĩ kana mbiacara ya gũtega njũkĩ, nĩ mbiacara ĩteithagia arĩmi na njĩra nene tondũ mũrĩmi arabatara o gũkorwo handũ hena mĩtĩ mĩingĩ, akorwo akĩiga mwatũ. Mwatũ wũigagwo na njĩra ta rĩu ya kũrora akorwo nĩ ũrona handũ hena ũhotekeku wa njũkĩ gũkorwo igĩũka, nĩ ũgũkorwo ũkĩiga mwatũ nĩgetha ũkorwo ũkĩgucĩrĩria njũkĩ, na nĩgetha cikorwo cigĩthondeka ũkĩ. Ũkĩ nĩ kĩndũ gĩkoragwo na ndimandi mũno bũrũri-inĩ wa Kenya , tondũ nĩ gĩkoragwo gĩkĩenderio iganda tofauti kwa mũhiano no gĩkorwo gĩkĩenderio iganda cia gũthondeka mĩgate, kana kĩganda gĩa gũthondeka irio o ciothe, tondũ ũkĩ nĩ ũkoragwo na cama na nĩũteithagĩrĩria Akenya na njĩra nene. Ona gũtuĩka kũgetha ũkĩ ti kũhũthũ tondũ no ũthiĩ kũ nĩ kũrabatara kwĩgitĩra na njĩra nene, tondũ no ũthiĩ kũgetha wĩkore nĩ wa tathwo, na ũndũ ũyũ ũrehe hathara nene kwoguo he bata wa kwĩgitĩra rĩrĩa rĩothe wathiĩ kũgetha ũkĩ nĩgetha kwĩgitĩra.

Gabica gaka, kena maũndũ maingĩ, no ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩrona, nĩ ndĩrona mĩmera ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ tũtambi, tũtambi ta ũme. Gabica kangĩ ndĩrona tũtambi tũkoretwo tũkĩgũmĩra mathangũ maya na tũgakorwo tũgĩtũra marima o hamwe na gũcenjia rangi wa mĩmera. No ona kũrĩ o ũguo, mũrĩmi nĩ okĩte na njĩra yake ya kũhũrana na tũtambi tũtũ na njĩra ya gwĩthondekera, gwĩthodekera maaĩ mekĩrĩtwo kemiko ta tangauthi, maaĩ, thabuni na agakorwo agĩcitukania nĩgetha kũhũrana na tũtambi tũtũ. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũronania atĩ mũrĩmi nĩ akoretwo agĩethana na njĩra nyingĩ cia gũkorwo akĩhũrana na tũtambi na njĩra nene tũrĩa tũkoragwo tũkĩgũmĩra mahiũ maitũ kana tũkĩgũmĩra mĩmera itũ. Rĩrĩa akorwo agĩethana na njĩra ici njĩra ici nĩ ũkuona nĩ njĩra cia kĩenyenji ti njĩra ciĩna makemiko, nĩ akoragwo nginya akĩ, akĩgitĩra marĩa matũrigicĩirie tondũ ndarahũthĩra kemiko no ĩndĩ arahũthĩra indo iria ciĩ by nature.